Eyierr nipik enkima ninteleiki emoti ore ake pee eeku ingil aitobiraki ore ake pee iko nijia indipa taa aitobira metisidana niyierr duo meoo iropija basi nitumoki ainosa amu inakata naa sidai amu neeku naa inya endaa naaoo.